Elekiomndo inonii okere olee ichechu kobanyek koboto tukuk che kokiteshi kouu pilipilik ak keteshi mwaita nekararan, ko elekiomndo kinome korong kechobe kokokoronekitun, kindo maa ak kinde soburiet ak kebel ak mwaita akityo keib kobwa saniit ak Inam any iibu kimnyet ak iamte, ibutul kimnyet ak iamte inamen korong inde benyiton kutit koboto tukuchu kokiteshi ak isus kimnyet ak iaam ko kararanit mokiome kechokyin asitin kochechin anan komuch koketin ing'ung'u kokeny ak konyolu kora iyam en takurnatet motichokyi.

En ireyu okere olee miten biik chekalach ing'oroik choton chebo chiket, kebois en chiket kechob tukuk chekiome, okere olee bichuton kororitos ak ko boiboi en tukuk chekichobe, chobe bichu tukuk cheonyiny ak ko kotok kelee miten konetekee konetishe konetindet nemii kwenet yoon nokere tinye selele en eunek twaan ak kochobe amitwokik koborchin bichu, kotok kelee inetekee akichek bichu eleboko nyolundo keyaita ketoret biik asikobit konyor amitwokik chekororon ak kebai biik en tililindo ak ko mokimuche kenyorchike mionwokik amun miten bichuton kobur kolachke ko tililekitun ak ko keree elekichopto omitwokik chekororon ak ko chemoboto simto cheimuche kokochi biik mionwokik ak ko kora ko muche kotach customaek koboiboekitun ak kwomis en kaliet nemokor ko keree customayat kolee koburto onoo chichi, ak ko nyolu kora kelee kabaa bichuton sukul asikobit konetke akonyorchike ng'omnotet nebo kerib tukuk kotililekitun ak kikochi biik kwam.

Ole onetitoi chito boishoni ko olenjini konam kosoman akobo tukuk chebo temishet konetgee olekiyoito boishet neuni kosoman amun miten en somanet tukuchuton chekinete bik koba sukul koba kinet konetindet nekikonetgee ak konam olenjin koraa konam konyor bik chon kikoyoe boishoni anan amut olenji kiroyoe boishoni nyon kebe oborun. Oborchi olekiyoito boishoni ak korun olenji omoche korun nii oitu ko karimin minutik cheu ichechu ngamun okere ole tukuk chemii ireyuu kominutik chekanam komii bichuton chumii pichaini ko olenjinii chitoo nekomokingee konyo anet anan owee Koraa okoi olemiten ipanet olenji ikemin tukuk cheu chuu asikopit korun ikere ole bwonundo ak inam ikere wolutik koterteri kotko terter ak chekuket tii inai Ile meyai komie, ko kotko kerkei ko koronekitun anan kosinda ichechu chuk kii imii komie.

Oleen olekichopto any chuu olokertoi ko amitwokik, miten chapati chekokechop ak komiten kiseri komii pilipiliot ak tukuk alak chekokitesyi chekiomndo, ko elekichopto kependi maa, elekichopto ng'unon chapati ing'ete iwe duket ibeal bushek chenyokechopen chapati chuton ak ial mwaita ak inyon inyenam icheng beek ak iburkei anan biik alak koboishen beek chekoitit ak indee sukaruk ak chumbik ak ikorkoren, yekoi korkoren any inaam inde bushek chekokebeal ak ikorkoren koraa Kotor kotuyo bushechoton moot kobiit chemukurkurek yekoichop kounon irongyi maa ak ichop chapati iserser ak kechiket ichop kolepelit ak kor kochopok iwekyi korur chapati inon komnye inam ibuu kiseri chekokende maa akichek maran keboishen chebungut anan ko keyoen soburiet ko keng'ol ak ng'endek ak ibuu inyende sanit ak inaam any iomishe ak indee pilipiliot yon koibut en imbar ak tukuchon ikoo.

Kiit nenyone metinyun anyun ndoker ireyu okere olee ng'unon elekioldoen keswek chebo keminso amun okere olee kakisir barak yuun kelee inonii ko kombunit neimuch kenyorunen keswek chekororon maran kobo bandek, Maran kobo ng'endek, ing'wek, korak ikere ilee Maran komiten biik chebwone yuton chechang chenyokoibe keswek, nyone kora metinyun kole ireyu keyoen mung'aret kenyorunen chepkondok amun bwone biik konyokwolis ko chito nekiyat kombunini anan biik chemii kombunini komuche konyorchike kelchin nebokonyor rabishek ak ko kora komuch konyor biik chechang kasisyek amun kor ko kakong'et ireyuton koyum biik kosir biik chenyokwoldoishe ak koribe kombuniniton ak kora biik chekonyokoib tukuk en ireyu komuche ibakosir biik en kaa kotem imbaret ak komin keswek chekokiib en ireyu alak tukul ng'o Kobo bandek anan kobo ng'endek ak alak tukul chekororon chekomokying'e chito bakomin, okere olee boishet nenyone metinyun en ireyu.

Olen olekiwandake boishoni en korenyon ko kikobit ing'unon terekta anan karishek cheimuche keboishen keteken imbaret ak kokutke imbaret kokararanit ak inyoinyon chito inyoinam iminchi barak tukuk ng'amun okere olee en ireyu Kou elekamin chito robwonik, konyo komuch kokut imbaret ak konam konde robwonik anan minutik alak tukul chekomokyinge konyone chito konyo kotem imbaret ak kokut kokomiten terekta mokou en keny olekikiboishen eiik ko kimaan kobolu eiik imbaret ko kararanit komnye kobaten inguni kemuch keboishen terekta noton ko kariit nebolu imbaret ko kararanit kobol kong'eten ngweny, matkosaten buch barak, kosil barak, boluu komnye ko kararanit imbaret ak konyor imbaret korur komnye en atkai tukul konyo chito konyokomin minutik cheimuche korut ak ko kororonekitun mising, ko kikowalak en kasari niton kelee kikoit karishek chemuche kotem imbaret ko kararanit ak kobiit konyor keturek imbaret yekeibu chekororon.

Alen kit netesetai en yuu anyon komiten chitonekere ole miten kongoe tuguk ab tukaa alan kobaen kiakik miten kora kit neketilel suswek noton ko kemurmuren komengekitun asikobit keibchi tukaa ko kakamurmu4 tuguchun kou marurek anan ko ki aketukul nenyolnchi kiakik kwam asikobit kokon tukuk che kiome alan tukuk che chekimuche keboisien ko cheko ana kea komi chekeboe chebobany ii kemuch kealda ak kobakeyeny kobi konyor bik banyek chrome ak kora kotoku kele kit netesetai en yuu ko miten chito nekibai kiakik che imuch kealda tuguk chekonu ak konyorchikei kelchin inended ii en ki agetul nemokyin ken en konyin akobit konyor chebkondok chekilibonen ki aketukul chekimokyinkei en sait agetukul yekakimuch chebkondok ingunon imuch kwolchien kei tukuk chebo kot ii ena kwo kobakwolchi lakochik tuguk Al keolchi akot ak inei ak kolibanen sukul koliban rabishek ab sukul.

Asikobokomonut koroi en biikab kokwenyun ko amun imuche konyorchike amitwokik, mokiseretosi ak ko imuch kora kebai kiakik kou ing'okenik, kimuche keib bandek ibaketartar, keibchi ing'okenik chemeng'ech anan ko cheechen inyokwam, kora komuche kotoretech keng'aa bandek chenyokiome kenyorun bushek, kobokomonut amun kikotoretech koyai kasit konyumnyumit kobor ba.dek anan konga bandek ko kororonekitun ak kora komuche kokonech keyaen mung'aret amun chito neyoe kasini anan chito nekoib koroiton okere olee tinga komuche konyorchike rabishek cheimuche kotoreteng'e ak inee ak konyorchikee kelchin neoo en sobenyin kotoret koriib konyin ak korib Kaa kotukul ak konyorchike kiit aketukul nemokying'e en atkai tukul en sobenyin, okere kora olee imuche ko kikotoret biikab kokwenyun anan biik alak koroi amun mokorukutos amakolelen motinye rabishek amun konyorchikee kii.

Kiit nenyone metinyun anyun indoker ireyu okere olee mii olekakisir kelee miten kombunit anan ireyu ko eletononjin akobo chaik koribe biik kobiit konyorchike tukuk anan tukuk chemokying'e sait nekamach ak koriib icheket kotokoib chaik anan koriib bitetab chaik amun okere oot pichait nekokibor en ireyu komii chayat nekakichoran ak kesir kelee KTDA koniton ko kombunit netononjin chaik koribe biik kolenchin miten mbolea cheuchu ak kou inonii cheimuche kotoretok en minetab chaik akorib chaik ak kolenchin kora kosorwek cheuchu koimuche ibut chaik ak ibuu, iyumi icheket rabishek anan tukuk chebo ketieng'e en chaik ak kokere kolee konyorchikee biik alak tukul chemine chaik tukuk chemokying'e, biik ichechu chokere ing'unon kosirishe alak kosire kolee nyolu konyorchikee biik tukuk achon ak achon, mii akot kora chokere en ireyun ng'ololchinge.

Indoker inoni obwote akobo kerut tukaa anan kinya tukaa, noniton okere olee miten biik ireyu chekanam teta chemoche konya amun maran ko komioni teta nemiten ireyuton kobwa takitariek anan konyo takitari ak inyokoker kolee unee tenyi anan miondo oinon netokonam teta kimuch anan komuch konya akosob teta anan akot kora komaran komoche kityok konyo chito neboe kiakik konyokoswa anan komut takitari konyo koswa kolee tonyolchin tenyi kerichek achon asikobit kochook teta anan koet anan kerut chebo banyek asikobit koet teta en biik alak chetam koribe tukaa anan koribee eiik chebo kialda amun okere olee eito nekakinam en ireyu komoche chito asikobit koet tenyiton anan eiton abakwalda koyaen mung'aret konyorchike rabishek chechang.

Tuguk chebo kamanut en ireyu koagere ale amitwogik. En ireyu agere ale miten chito nemache sitin kwomis. Kotuguk chebo kamanut saiti ko tuguk che kiboisien ak kou kechikoik, kou sanit, miten amitwogik che kakeib kobwa meset, miten tuguk chekenomen amitwogik ak kora miten beek che imuche koe chito yon kakitwa kwomisie anan komoche kwamis. Bo kamanut kora meset ne kakinde tuguchuton amun indakamakomiten meset komabure chito komie sigopit kwamis anan manyoru kwamis eng kalyet amum imuche koripis yonmami meset kobure eng ngechetet ak koripisi komamuche kwamis komie eng tagurnat ak komuche tot koget amitwogik. Kora agere alebokamanut ireyu amun tilil mamiten kit agetugul ne kilenen tot kogon miondo anan simndo agetugul. Kararan ireyu. Bo kamanut kit agetugul nogere.

Ole en ireyuu okere ole cheko ichechuu kamuch chito kwo ibakokei teta ak koib cheko. Ko ole kichoptoo kependii kipagee kei teta yekakekei teta keib cheko kinyo kiun soburyet akilal maat, imuch ingunon koboishen chito kweniki anan ko chito non kirial kasit tii inyone inyoinde kasiti soburyet nekotilil lii ak ironki cheko anan ko chito neboishen maa netinye kwenik konde maa kwenik kolal maat ak konde maa Koraa soburyo nikan Nii ak konde cheko kokut cheko akomuchi chito koboishen maraa koluu anan koyoen chaik.

Olanetitoi anyun chito boisioni, amuche amut agoi olayoen kasit ak anyoborchi olekichopto suguchuton anan alenchi imuche kwo konyor biik chekikoyai boisioni bo kingol tuguk kechobachob tuguk en ireyu kotogor ko kororonegitu.